Tijni ka wasomo mos en tich mar puonjo. Puonjo nyithindo matimore eskunde ma opogore opogore. Kendo gigo manyalo miyo onyalo bedo kod nengo. Achiel kuomgi en ni omiyo nyithindo rieko manyalo konyogi mondo gibed gi jii kata gidag gi ji kuonde ka kuonde magintiere. Mar ariyo, nyalo konyogi mondo giyud tije mopogore opogore ndalono magisetieko somo. Mar adek, miyo gebedo nyithindo ma oluoro ji kendo nyalo timo gigegi eyorno makre.